Intomonok kuna naamirisho emirr isaen, etii lashumpa loinyang'isho, neaku eetuo ninje ewuei nebo ayau masaa enye oosaen peemiraki kuloashumpa oetuo enkopang' netum ninche ropiani.

Orena naa olkilikuai litum noshikata igira aitumia olmutandao netubol ashu nimiata intanet tesimu ino ashu tekompyuta ino, nikiakini ele kilikuei ojoo meetabolo intanet ino aashu ing'uraa tenaake saasawa poki toki piitum aing'ura entoki niyou ning'uraa.

Kumok imbaa naayau embatatai ongarrin tolbarabara. Ore embae edukuya naa ildraifani loogil ninje injeriani natipikaki esiai olbaribara. Ore enkae bae naa ilbarabarani lemesidain. Ore sii enkae naa tiniokisho piireu engarri. Ore enkae bae naa tenemesidai oloing'ang'e

Katum indamunot oropiyani amu ore olduka le empesa naa ewueji naitainyeki iropiani ashuu epiki ropiyani esimu ino. Ore ake peaku igira autayu ropiyani tesimu ino nilo tesimu ino ewuei naji safarikom, nilo ewuei neji empesa, nibol entoki naji withdraw money, ore peekimbotunye inewueji enamba e agent nipik tenebo enamba estoo enye, nipik sii esiana ooropiyani niyou nipik pin empesa ino nireu ilo kilikuei meshomo nikinchori iropiyani inono.

Oreake pooking'ai oas esiai sidai neishori sawadi. Ore tenewueji netii oltung'ani oishoritai encheti enye e satifiket tengaraki esiai sidai nataasa. Neeipotoki ninche meshomo dukuya oolkulie, neoshokini nkaik aitodolu ajo etaasa embae sidai oleng'.